Nĩndĩretĩkania atĩ wheelbarrow ciumanĩte na tekinoronjĩ. Wheelbarrow ĩtũmĩkaga gũkua indo kana mĩmera mũgũnda-inĩ, nĩĩhũthĩkaga gũkua thumu gũtwara mĩgũnda-inĩ. Nĩĩhũthĩkaga kũruta magetha mĩgũnda-inĩ kũmĩtwara mũciĩ, wheelbarrow nĩĩteithagĩrĩria gũkua indo kuma handũ hamwe kinya harĩa hangĩ.